Keljin nekinyoru en mukungoik kii ko mukungoik ko mokerersei en chokinet yekeitil mukunget akinde ingele ot kendechi tugaa beek yekendechi ko ko ngobir asista komotyoli kou terenik. Koraa kopitu en chokinet ngapi imuch inemu kotko kikome ingele kitiye karit nekikome komebeole iole mukunget iboishen kityok nokian komee itil kotesetai Koraa koboishen ingele koto kemoi kobunchi beekab tugaa. Mukungoik komoikoititi beek kochoki yekeidechi teta kokor konyoru Koraa teta Kotor ko koititen beek chotet so ko kikoboibochi temik ngapi ikoititi beek en tugaa.

Kerenyun nii ko boishet netinye terekta yon tokosu ana moshinit yon tokosu ko bunu kewelunwek chachang ngapi ui kotokos ngap nyikis moshinit niton, ngap ketokos kongeten ngwony akoi barak onetilwet tii ko kor ngungunyek chenguu konyikisto karit nikano kobenge kotar kasit ala kobenge koit barak, ko koto moche sikoik roisi kasit niton ko matkotem matkotem kotokosunen imuch ot kotem ko kowiswis kowisatgee ko kor koite barak ko kakotem ako ma monyikosit karinikano ana monyikosit moshinit niton okor ko kokobos kor ko kokoik roisi kasit.

Toretet nekikochin tukuk chekinoken beek tukuk en imbar ko yekeboishen tukuk chuton iyeun, yekeun ko kor komokerokse kongik chono chon inokto beek ko korun koribokse en korun imoi inaken ko koron koraa Yani matimak kongik korun inoken ko roisi. Koraa omoche sikebos beitab tukuk chuton sikopit koityi chitukul ngapi yemoityi chitukul tukuchu komoite kosich chito kit nenoke beek kotoreti konoken kit nemoite ko kor kinaka beek Iman tukuk kii komoityin pandek komie, ko Karan koraa yekebos beitab chuu koityi chitukul ko kor kotoldoli tukuk kyok kii ko tinye chitukul kit neitoldolen pandek chik ana ot ko ingwek chik.

Bo komonut moshinishek chetirirendos ngap ngele mekol chito pandek ana ko peek ko yekekol peek en imbaret neo konai Ile konyitegee taritik yon kakotapten koyekakitapten konyokwam taritik chukan ko kor koyotyi kot kiikwendot moshinit nikan en imbar kowone taritik chukan kokor komo ko korun ibute rurutik kuku ko koron. Koraaa kobose chorsetab tukuk en imbarenikab bik ngap kor ot bore kochorso chito kor kokas moshinit nikan nii kobwote kole kokikeron ko kor kilopoti kor kokas moshinit nikan. Kolapat ak kobakach kit nekiyoe mokomii chotsetab pandek. Koraa en betushek chuu ko kikoit moshinishek chekinden ot prospet imbar ana ko cheminsen kou ot en kspchain ingele ot itinye chaik chechang komatot inam ipende pospet chito chii agenge Alan ot bik oeng ngap Chang chaik kuk, Kotor inome moshinit nikan nii akii skikoi kityok pakoleta icheken, yekakoleta kor ot komoibe kasarta neo chokingee kasit ako ibore ikere komatinget tii omosib sait neo.

Keljin nekinyoru en keboishen mepitab minutik ko kor kopendii lain pandek, yekeimin koba lain pandek ko en korun kesemberi ko roisi ngapi maba maba kombo ko yon kaba lain pandek chuton ko kor koroisi en chito ne semberishe ko kor komokoin kasit neui kosibi lainitab pandek. Koraa ko kor koyoe pandek komachillgee , yon machilgee pandek kii komosokitos kou Chon kemin inebnep inebnep kochilgee. Chekachillgee Kotor korutu pandek Koto ka pendek Kotor korutu ko kokoik ko kalait nesamiss yani kor ibore iker komayam pospet ngap kachigee ot Koraa kor inoker iker ko kopirirenitun pandek kii ako ngwoken yani mogoekitun ngap chiletabgee . Koraa boishoniton koyoe pandek rurutik kochanga ngap kor komaba kombo lainishek yani kor kokaba lain kokor ko imbaret nokoto yani yon koto wendii kombo ko yekende koba lin ko kor kongetun nabas neo nia nekeminchin tukuk Kotor kopitu rurutik chechang.

Basetab rabishek ko korun inemu kochang ko kor kimwochi chito ilenji kabas rabishek en sondukukunyun ak ilenji kenemu rabishek cheten kole ko korun akinee kokere kole kaigai abas akanee ko koraa en nguni lokab kasari ko kokoboishen akinee yani ko kokere akichek konome oteponoton ak konam akichek kobas rabishek sikorun konemu kochang rabishek koraa kora rabishek chekikonor en sondukut koyon kenyorun kewelunwek agetutuk koinemu rabishek chukan ngap miten rabishek chukano inemu kityok ak itaren kit nekokenyoru. Koraa ko kikotoret chechang en biashara yon kokororun kii neyoe ko inemu rabishek chukan ak itesen kit neketesentai ko ngap chang ko moyoin inseret.

Milet neo ngapi imuch yon chengote chito kerichek kii kowendii oleloo ko kor komotinye rabishek chebune pakai koit ibokoib kerichek choton, Kotor igerer ngap ki nyolu isire chito Kila arawet kerichek chuton alan koyon keitar kerichek chuu ko kor ibore igeri komotinye rabishek chesoren nii Kotor koiku koimutyet neo kabisa. Koraa kerichek chuton ndiome komiten komiten omitwokik chenyolu iam nyolu iam omitwokik chetinye proteins chechang kou mainik okot ko kor ibore iker komotinye rabishek cheolen ko kor koigu koimutyet neo en chito netinye rabishek chetuten . Koraa bichuton tinye mioniton komyolu kotinye koimutik chechang ko ngap motinye rabishek Kotor kokoin koimutik chechang Kotor kobwoti en meyinyin kole Ara soboielshen nee Yani kor kobore kotinye koimutik kii koyoe kor kosob chichi yani sobetab chichi Kotor kokiteno otor kokoin koimutik koraa.

En Kenya ketinyee elekikonorchi olekikonorchin tyongik kou Masai Mara, en Masai Mara imuch chito ko kokocham kiprutoinik kobwa emoniton ninyon bo Kenya sikopit nyokokee tyongik, tyongik chuton komiten tyongik cheterter mii kou ot ngetundo miten elephant mii tyongik cheterter so kimocham bichuton kobwa sinyokoger tyongik choton ngap momiten emenywan. Koraa ketinye Mombasa en Mombasa komii yekepiren beek Mombasa koraa kowoo maat kochome kiprutoinikab emotunwek cheterter kobwa sipit nyokokee kit netesetai nyokonyor akinee nyokonyor kokas maataon nemiten em Mombasa kor ko Kako ot kopir maton kor kokokonyor maton kwo beek koraa kwokokaitit koraa komong koraa nyokou asista, kokochamen yoton kiprutoinikab emotunwek alak. Koraa ko Kenya komiten emotunwek chetinye chaik en pitoni komoniten emotunwek chetinye chaik chekiputen so kochome Kenya nii kobwa sinyo kokerchigee lekiputito ak elekichopyo en factorishek.

M'PESA ko kikotoret mungaroshekab bik kii ko koribchi rabishek yoni yon kende chito rabishek M'PESA Alan inde ot Mshwari ko kor koribokset rabishek chon komakichor kosir chetinye ko cash. Koraa ko kikotoret bik en ngalekab chekiyokto yani roisi koyoktoet kosir yon itinye chito rabishek en eunguny. Kora en betushek chuu komomii chii neboishen rabishek chetinye en eut ipote chito en simoit, ko kor yon itinye rabishek en simoit Kotor kiker kor kial kit chito en mungarengung ilechini kityok kondeun rabishek M'PESA ko kor ko roisi ko kor koketoret olindet tii komachengat rabishek en eleloo.

Olietab sokat en emetab Kenya inguni ko Kali ko imuch yon kimoche keboishen mwalimuek kii komii nemoimuche ko olchigee Yani kor kobore kinetis komii chemotinye ko kor komie mwalimuek en konetisho noton. Koraa sokat tii ko ui konai chito nyolu ibur ot kit neu wikishek ot oeng ana kosomoki sikopit inai kii kor kor koibu kewelunwek chechang ngap imuch koraa chemingen koboishen nii Kotor koiku kewelnotet en bik. Koraa nan komiten betushek chemomii stimet ko sokat yon momiten mat tii komii kii netesetai Yani komuch omara mi chii omwalimuek ko kikonaita ko kikonaita koboishen ko kor komotesetai konetishet yon momiten stimet tii Omo ngap mongen koboishen nii ngap kerat kager ko kor moboishe momii kii netesetai.

Ele osomdoi imuch olenchi koteswon rabishek, yekokoteswon rabishek konamgee ak ele kiasomanda koyoksei kasit komie ako mongete oyochini kasit mokoriondoniton ninyunet. Kora olenjini koboswon saishek choton kasit, yekokobos saishek cheyoe kasit chito komoite ot inget oyochini kasit chito ngap kor ibore ikere saishek cheyoe kasit ko tuten otor itinye sait nemungen nii ak sait notutosi ak bikkuk. Koraa kit noyoe ongete inemu tukuk yani en kila betut omemu kit nembya, yekomenu kit nembya en kasit niton kotor koboiboitu mokoriot ndoninyun nii koteswon rabishek alan kotokoteswon cheo.

Tortaet ab olbarit ih kobose mwanik en borto, borwek kyok ih komiten ngoam chito ngele ot kaam tuguk chebo mwanik chechang kou kimiet, muchelek kila betut ko yeam muchelek chukan anan kimionikan ih muchelek chukan kotinye tinye mwanik chechang ko kor inere chito ko yekeiner ih ko kor kikichop kiloisiek kuk ak kenyisiek kuk imuch kokosir yekokimoktoo ko yetorte kila olbarit nemiten ot ngele mii muchangek kila kila kobosokse kiloisiek chukokuk en borto ak kor kikichop any kiloisiek kuk ak kenyisiek ih ko kor kokanamgee yani kor imiten komie bortong'ung kora bose kora mionwogik kou rwaetab korotik ndiyai kasit kila ko kor komo yani komener rwaetab korotik koibu yan kobur chito buch komayai kasarta neoo ko kor yeai kila kasit ni kobose rwaetab korotik en borwek kyok

En kerenyun nii ko ingoroik chemiten rogoet rokoet koribotin kosir chemiten suswek en suswek komiten ibrorokoshek, ibroroket tii ko kor kiloki kor kilach chito ingoriet nikan nii Kotor kosiru bortanyin okonyoisetsb broroket kou kenyor kerichek chik ko tor ko koribotin chukomitn rogoet tii ngap moite ibroroket kolany. Koraa chemiten rogoet kotililekitun momurekitu kosir chemiten suswek ingen en suswek. Ingen en suswek ko imuch kobwa tugaa konyo kotyechatye Kotor komurekitu. Kora chemiten rogoet kosoitos kochokin ngapi kor ko yon kengobu ingoroik ingopchi ak ingobchi barak yuno kor kius koborto beek chukano kosib kosoe kosir nekende suswek ngweny.

Somanet ko kitoret bik chechang nia kikotoret chito kosich kasit ko yekeisich kasit chito imuche iliponchigee tukuk chemokinigee kor komoite isomse ngap itinye rabishek kuk chelibone tukuk kuk chemokinigee Koraa somanet ko kikoib tukuk chechang nia kou boishetab simoishek en keny ngap kimokomiten somanet tii ko kimokomii ngalekab simoishek kimokingen ot sikikyok chekita kole sikikyok chekichetai ole kiboishoito simoit ko en betushek chuu bo raa ko ngap kikosomodo bik kii kongen oleboishoito simoishek. Kikobos abusnatet Koraa en Lokok kyok ngap en kenyi ko kiberber Lokok kyok ngap lokok kyok chekichetai komokongen elekisomon ole kisomondoo alsn ole kiboishoito okot kit ko ngap nguni kikoit somanet tii ko kii ko yani ngoment ot ndiker lakwet nemingin nkuni kongen kosom ingen ko yani kor kotinye kobwotutyet nemie en kit nemoi koyai yani ikoini komeken kit nekaran en sobenyin. Somanet koraaa ko kikoib teksetsb barabaraishek, en keny ko kimokomiten barabaroshek chekororon ngap komokotinye bik ngomnoto noton nebo kechob barabaraishek Alan komo kotinyee karishek bik chekichetai ko ngap kokoit somanet tii ko kokochobok barabaraishek.

Kiko toreti bik nia somananiton ngapi kor konyoru chito nekachoran ot kit agetukul nekachoran ingele ot kachoran chito grapit ko kor ko kayai chito kor kikur chito yani ko kokoito konetutik konetishet en choranetabgee yani ko kor kokuitos chito akobo kit nekikichoran nii en yoton. Koraa choronishoni koyoe chito kocham kit, kor kikichoran kit ingele ot en inat kochora chito kit en inat ko kor ko kokoin chito chamet akobo kiiton matin ot komo komoche Kotor kokoin chamet. Koraa choronishonito keboishen en konetishet, yon imoi si iboru kabisa akobo kit nekeyai ichoroni sikor kor ikoi chito koik konetutyet yani kor inetishei inete ak iwochenii kiiton eleu. Koraa keboishen kiboiboiten bik imuch ot ichoran chito ne nebo nekor kiger kit imuch ichoran kit ne kor kiker bik kororotos kityok ko kor keriyai bichoton koboiboekitun.